Wambere nyambaga ngacokanĩrĩria indo iria ngũtũmĩra kũruga, iria nĩ waru, mbembe njũa, na mabakĩ na gĩtũngũrũ. Ngacoka ngoya gĩtũngũrũ, ngekĩra thaburia-inĩ, na maguta manini ngakĩruga, na waru cikwa onacio, ngacikia oho thĩiniĩ, ngareka ikahĩa na mĩrukĩ ĩyo mĩhiũ, ngacoka ngekĩra maaĩ ngareka waru itherũke hanini, ciatherũka ngekĩra mbembe ciakwa igũrũ wa waru, nacio cigatherũkanĩra hamwe. Rĩrĩa waru ciakuhĩrĩria mũno kũhĩa, ngekĩra mabakĩ marĩa makwa igũrũ, arabu ngareka nacio cihĩanĩre hamwe. Ciarĩkia kũhĩanĩra, ngakerũra maaĩ marĩa me maingĩ, ngacoka ngakima irio ciakwa.

Wa mbere nĩ kũringana ngũtũmĩte mbeca icio gũtũmĩra kĩ, korwo ngũtũmĩte kũrĩ till number, ngũthiĩ ndore message ĩrĩa ĩcokire ya M-pesa, ndĩmĩtume kũrĩ namba magana mana mĩrongo ĩtano na ĩtandatũ kana korwo ndĩ na App ya M-pesa no ndĩci reverse kũhĩtũkĩra M-pesa App. Na akorwo ngũcitũmĩte kũhitũkĩra Paybill, ngũhurĩra namba ya Safaricom njarĩe na mũrũti wĩra wa Safaricom, anjerethere ũrĩa nguona mbeca ciakwa na akorwo yuma Send Money no ndĩ ci reverse na gũtũma message kũrĩ magana mana mĩrongo ĩtano na ĩtandatũ, kana hũrire mũndũ ũcio ndĩmũire anjokerie mbeca ciakwa.

Ũyũ nĩ mwendia wa thoko ũrĩa arendia indo ta waru, minji, hoho, mboga, nyanya, itũngũrũ, ngwacĩ, mĩciri, ona nĩ akeraga mboga kana nyeni na ena ratiri hau na e thimũ-inĩ yake kuonania nĩ ararora kĩndũ thimũ-inĩ yake no akorwo nĩ mathabu areka, kana nĩ ararora kana mũgũri nĩ arĩha na thimũ na no akorwo nĩ atũmĩraga nenda cia Mpesa gũtũmĩrwo mbia ciake kũhĩtũkĩra thimũ-inĩ.

Ũndũ ũyũ wĩkĩkaga rĩrĩa Wi-Fi yaku yathira, kana rĩrĩa Wi-Fi yaku ndĩrakinyia intaneti wega kũrĩ thimũ yaku kana computer yaku. Ona noĩkorwo nĩundũ wa kwaga data, kworwo ndũrĩ na Wi-Fi ũgũtũmagĩra data, data ciaku ciathira ũkwĩrwo ũũ na noũcoke online kũhĩtũkĩra kũgũra data ingĩ, kana kũrora kana Wi-Fi yaku ni konekte wega kana kuongerera hinya wa Wi-Fi yaku.

Tekinoronjĩ nĩ ĩteithĩtie ciana ikorwo na kũndũ kwa kũthi gũthoma kũrĩa online. Nĩmaroya thimũ ciao kana kompiuta ciao magathi online nĩguo methe kĩrĩa marenda na kũu online kwĩna maũndũ maingĩ mangĩthoma, ona no mathiĩ kũndũ ta Youtube kũrĩa makuona, na rĩrĩa mwana arona kĩndũ, anyitaga kĩndũ kĩu makĩria gũkĩra rĩrĩa arerwo. Na kũndũ ta, ithomo ta mathabu, tekinoronjĩ nĩ ĩteithĩtie rĩrĩa ciana irenda gũtũmĩra kĩndũ ta calculator kana ikorwo itiranyita igathiĩ o kũu Youtube ikeretherwo nĩ mũndũ na ikahota kũnyita gĩthomo kĩu.

Haha hena mungano wa andũ arĩa mahana ta mokĩte kuona mũndũ ũngĩ akĩheo certificate, no ĩkorwo ĩ certificate ya kũrĩkia gĩthomo, kana certificate ya kĩndũ marekĩte na andũ aya nĩ mekĩrĩte mask kũonania nĩ warĩ, karĩ kahinda karĩa karĩ ga Corona kana rĩrĩa Corona yathiaga ĩgĩthiraga na ona andũ aya nĩ mahana tarĩ andũ a bamĩrĩ ĩmwe.

No nginya ũkorwo na maĩ, buraciĩ, thabuni na baibũ na maĩ maku no nginya makorwo marauma handũ harĩa maĩ meho o mũthenya, naa ona ndoo, nĩ ũgũbatara ndoo. Ũkwamba ũhingũre ngari ĩyo, ũrute mĩgeka ya thĩiniĩ, ũmĩrute rũkũngũ ũcoke ũmĩthambie na ũmĩanĩke. Arabu woe ndoo wĩkĩre maĩ na thabuni, woe buraci ĩyo yaku, wambe ũthambie magũrũ ma ngari ĩyo, ũcoke ũkamũre magũrũ ma ngari arabu ũthambie gũkũ igũrũ wa ngari, ũthambie na gĩtambaya oho ũgĩthambagia icicio cia ngari ĩyo, warĩkia gũthambia na thabuni, ũgakamũra na maĩ matheru arabu ũkareka ngari ĩyo yũme.

Aya nĩ andũ akũrũ, atumia erĩ na mũthuri ũmwe, atumia tũmetaga cũcũ na athuri tũmetaga guka. Nĩ marĩ bata bũrũri-inĩ witũ nĩũndũ nĩo maciarĩte aciari aitũ ithuĩ andũ anini na nĩmakoragwo, nĩmarehaga gĩkeno bamĩrĩ-inĩ rĩrĩa twamona na nĩmaikaragia icagi citũ, makarĩma, na twathiĩ kũu icagi magatũhe indo iria marĩmĩte, hau magatũteithia na mũtũrĩre ũrĩa ũrathiĩ ũritũhĩte koguo nĩmatũheaga irio.

Hĩa iria ciatũmĩragwo kũnyua njohi tene nĩndĩcionaga, no ti mũno. Gwitũ nĩtũrĩ na hĩa ĩmwe no nĩithiĩte igĩthira mũno mũno ingiuga nĩũndũ nĩ kũgĩte na indo ta ngirathi na rĩrĩa mũndũ ona ngirathi, ngirathi nĩ ihanaga wega ũngĩringithania na hĩa ĩyo. Ona no njuge nĩ ithirĩte nĩũndũ kũũragwo kwa nyamũ nĩ kũnyihĩte, hĩa icio ciarutagwo kũrĩ nyamũ na rĩu tondũ nyamũ nĩ iroragwo, na kũũraga nyamũ no ũnyitwo nĩũndũ wa kũũraga nyamũ koguo ingiuga maũndũ macio nĩmo matũmĩte hĩa icio ithiĩ igĩthiraga.

Haha no nginya ũkorwo na thimũ na ũkorwo na sim card ya Safaricom na nĩguo ũkorwo na sim card ya Safaricom no nginya ũkorwo na gĩbandĩ, gĩbandĩ kĩu gĩgũgũteithia kũĩandĩkithia nĩguo ũhote kuoya sim card ya Safaricom. Wekĩra sim card yaku thimũ-inĩ, ũgathiĩ kwĩ Safaricom no noũtũmĩre Safaricom kũhĩtũkĩra sim 2 plate kana ũka download app ya Safaricom. Wathiĩ Safaricom-inĩ ũkahihinya kũu M-shwari na no nginya ũkorwo na mbeca thimũ-inĩ yaku ũgacoka ũgatũma mbeca iria ũrenda kũigithia kũrĩ M-shwari yaku.

Ũndũ ũyũ ndĩ wonaga kũrĩ andũ arĩa anini, magĩka kĩndũ gĩtagwo forex, forex nĩ ũhoro wa mbeca iria ciendagio kũhĩtũkĩra mbeca cia mabũrũri mangĩ, no ikorwo ci Dollar, Euro kana Japanese Yen. Ũndũ ũyũ wĩkagwo mũno nĩ andũ anini.

Mbeca ciakwa ndingĩigua njiganĩire na ũgwati ona ũmwe hanini, tondũ mbeca icio nĩndĩcirutĩire wĩra, kuoguo nĩngũkorwo na hinya kũigua atĩ mebca ciakwa ngĩcigithia, kwĩna mũigana ũrĩa njagĩrĩirwo ngorwo njagĩrĩirwo gũkorwo njiganĩire naguo. Nyendaga mbeca ciakwa cikare o ĩrĩa cirĩ, korwo kwĩna ũndũ ũgwĩkĩka, ciongerereke kũhĩtũkĩra interest i.

Ũyũ nĩ mũcemanio wa aruti a wĩra a Huduma Kenya, ũrĩa ingiuga mĩcemanio kambuni inĩ bũrũri-inĩ witũ, wambaga mũkerwo mũthenya ũrĩa mũcemanio ũcio ũgakorwo, gĩtũmi gĩa gũkorwo na mũcemanio ũcio, no ũkorwo nĩ kwona nĩkĩĩ mbia irora kambuni-inĩ kana ĩkorwo mũroka o kwarĩrio nĩ mũndũ, haya, mũgacoka mũkerwo kĩrĩa mwagĩrĩirwo mwĩkĩre. Korwo kambuni yanyu nĩ ĩkoragwo na uniform, nĩmwĩragwo mwĩkĩre uniform icio. Arabu mũgacoka mũkerwo nũũ ũgoka mũthenya ũcio nĩgwo mũkorwo mwĩharĩrĩirie, na mũgacoka mũkaheywo mawĩra marĩa mũngĩkorwo mũkĩruta ta kũhoya, mũndũ wakũhoya kana mũndũ wa kũrĩkĩrĩria kwaria mũcemanio wathira.

Ũtũmĩri wa ngathĩti kana gũthoma ngathĩti nĩ ũthiĩte ũgĩthira rũrĩrĩ-inĩ rwitũ, ũũ nĩ ũndũ maũndũ marĩa makoragwo ngathĩti-inĩ nĩ tũmakoraga thimũ-inĩ citũ tondũ no ũingĩre online na ũkarora ngathĩti ya mũthenya ũcio ũmenye ũrĩa kũrathi na mbere. Ũndũ ũyũ no wagĩrithio na gũthi na mbere na gũĩkĩra ngathĩti citũ thimũ-inĩ nĩguo ũkahota gũkorwo nayo ũtakũbatara gũthi kũgũra ngathĩti yo yenyewe.

Ũyũ nĩ mũndũ ũrĩa ũrageria kũhingũra akaunti ya bengi na haha nĩ tũronio ũrĩa arerwo nĩguo ahote kũhingũra akaunti ĩyo ya bengi, nĩ araheo, nĩ aratarwo ũrĩa agĩrĩirwo gũthi na mbere nĩguo ahote kũhingũra akaunti yake ya bengi na nĩ arerwo indo iria abati, abatairie gũkorwo nacio nĩguo ahote kũhingũra akaunti ĩno ya bengi yake.

Ĩno nĩ CCTV camera na ĩrutaga wĩra wa kuoya video rĩrĩa andũ mataramenya, nĩguo mũhote kuona kĩrĩa gĩgũthiaga na mbere, mũtekũmenyithia andũ arĩa me hau atĩ video ĩyo nĩ ĩroywo. Nĩ ĩtaithagia kuona rĩrĩa andũ maiyĩte, mũgathiĩ, mũkarora CCTV-inĩ ĩyo, mũkona ũrĩa gwathire nambere, na nomũhote kũnyita mũici ũcio. Nĩ ĩtaithagia kũiga ũgitĩri witũ igũrũ.

Maya nĩ mohoro matarĩ ma ma marĩa tũrerwo nĩ mohoro matarĩ ma ma. Koguo nĩ kuga atĩ mohoro maya nĩ ma maheni na mũndũ ndagĩrĩirwo kũmetĩkia. Korwo nĩ ma ma, nĩ tũngĩronio hau, tũtingĩrerwo atĩ nĩ mohoro matarĩ ma ma.

Haha nĩ tũratarwo ũrĩa wagĩrĩirwo gũkorwo ũgĩtũmĩra mbeca ciaku, nĩ ũrerwo ũkorwo ũkĩmenya harĩa ũraruta mbia ciaku, ũgacoka ũgĩtũmĩra mbia ciaku ũgakorwo ũgĩtũmĩra kũrĩ indo iria cia bata arabu no nginya ũ save mbia ciaku no na nĩtũrerwo ũkĩoya loan rwaku, no nginya ũkorwo na maũndũ maya atĩ no ũhote gũkorwo ũkĩrora ũrĩa ũratũmĩra mbeca ciaku.

No nginya ũkorwo na thimũ, tambureti, aĩmbadi kana ona kombiuta. No nginya ũkorwo na ũmenyo wa gũtũmĩra kĩndũ ta microsoft Excel ĩrĩa ĩteithagia mũndũ rĩrĩa aroya ta namba cia indo. Na haha mũndũ ũyũ ahana ta aroya rekondi ya indo iria athiĩte akĩneyaga ene, ahana mũndũ ũrĩa ũthiyaga agĩtwaragĩra andũ indo ciao. Koguo no nginya ũkorwo na ũmenyo wa kũiga rekondi cia indo icio, na ũkonania iria ikinyĩte na iria itakinyĩte.

Haha ndĩrona mũtongoria ũmwe ũrĩa ũhana ta okĩte kampeini na ahana ta arĩ wa kĩama kĩa ODM, tondũ andũ nĩmakuĩte bendera cia rangi ũcio wa ya ODM. Na mũtongoria ũcio nĩahana e na arũmĩrĩri aingĩ mũno, tondũ nĩmaihũrĩte kũndũ kũu. Na kwĩna andũ a kuoya mbica. Andũ aingĩ nĩmakenete nĩũndũ wa mũtongoria ũyũ.

Aya nĩ andũ a ũndũire, arĩa mahana ta maathai, na nĩmarendia indo cia kwĩgemia, cia rũrĩrĩ rũu rwao, na maarĩte thĩĩ wa cũka ciao cia maathai, na hena andũ aingĩ maroka kũgũra, hena athũngũ, oho nĩndĩrona makĩendia indo ngũrani ngũrani hena mbangiri cia guoko, hena cia mũtwe, cia kũgũrũ ona cia ngingo.

Ũyũ nĩ mũthenya wa mũkingo ũrĩa andũ makoragwo makĩmenyithio nĩkĩĩ gĩtũmaga mũndũ agĩe ũkingo, ũrĩa ũngĩgitĩra kuma kũgĩa ũkingo, na maũndũ marĩa mangĩtũma ũhote kũgĩa mũkingo. Mũthenya ũyũ nĩ ũrĩ bata, nĩũndũ nĩũheaga andũ ũhoro wa maũndũ maya, na magakorwo makĩkorwo na ũhoro koguo no mahote kwĩgitĩra kuma kũgĩa mũrimũ ũyũ wa mũkingo, kana korwo mũndũ ena mũkingo nĩakoragwo akĩmenya maũndũ marĩa agĩrĩirwo nĩ gwĩka, kana dawa iria agĩrĩirwo gũkorwo akĩgĩa nacio. Oho nĩiteithagia andu arĩa mena mũkingo gũkorwo magĩtiga kũigua ũũru rĩrĩa marona atĩ kwĩna andũ angĩ mena mũkingo.

Nĩguo ũhote gũkorwo mwendia wa indo cia thoko kwanja no nginya ũkorwo na gĩbanda gĩaku. Ũthondeke gĩbanda gĩaku wega. Ũcoke ũgũre indo iria ũrenda kwendia. Indo ta waru, nyeni, mboga, maembe, nyanya, itũngũrũ ona ndimũ, ona marigũ. Arabu no nginya ũkorwo wĩ mũndũ mwega ũrĩa ũrahota kwaria na andũ na ũkahota kũerewa kĩrĩa marenda. Ũkamarĩria wega ũkahota kũgucĩrĩria agũri nĩgetha mahote kũgũra indo ciaku, oho ũhote gwĩka maũndũ ta kũmatinĩria nyeni kũmakerera mboga nĩguo makorwo makĩhota gũcoka hau kĩbandainĩ gĩaku. Oho nĩwega ũgakorwo na indo njega, indo iria itathũkĩte na itarĩ mbuthu na indo njega nĩguo andũ magakorwo magĩcoka hau

Ũyũ nĩ mũndũ aratumĩra Mpesa kũhĩtũkĩra thimũ yake noakorwe nĩ mbia arenda kũrũta kana nĩ kĩndũa arenda kũrĩhĩra na thimũ yake kana akorwe nĩ mbia arenda gũtũma kũhĩtũkĩra till number kana nĩ mũndu arenda gũtũmĩra mbia na nĩgũo ũhote gũtũmĩra Mpesa nonginya ũkorwe na sim card yaku ya Safaricom na nĩguo ũgĩe simcard ya Safaricom nonginya ũkorwe na kĩbande gĩaku kĩrĩa ũgũtũmĩra kwĩandikithia nĩguo ũhote kũoya simcard ya Safaricom .Wĩna simard ya Safaricom noũtũmĩre Mpesa gũtũma mbia ciaku na nonginya ũkorwe na mbeca thimũinĩ nĩguo ũhote gũcitũma, nĩgũo wĩkĩre mbeca thimũinĩ ũthiaga kũrĩ agent ya Safaricom ũga deposit mbia ciaku ikaingĩra thimũinĩ na rĩũ noũhote gũtũma mbia ciaku cithimũinĩ.

Ũyu nĩ mũndũ ũrageria kũhingũra akaunti yake ya E-Citizen, nĩguo ahote kũgĩa motungata mothe ma thirikari kũhĩtũkĩra thimu yake. E-Citizen nĩĩteithagia mũndũ kũgĩa motungata ma thirikari kuhĩtũkĩra thimu yaku kana kompiuta yaku motungata maya nĩta; rĩrĩa ũrenda kũoya gĩbandĩ gĩaku gĩa gũtwarithia ngari, kana rĩrĩa ũrenda kwĩyandĩkithia kũoya passport ona akorwo nĩũrenda kwĩyandĩkithia kĩbandĩ gĩaku kĩũrĩte, no ũthiĩ E-Citizen - inĩ yaku na ũbuate ũrĩa ũkwĩrwo hau.

Ũyũ nĩ mũndũ ũrĩa atahotete gwakia ndĩta ciake kana ndakonekitĩte thimũ yake kũrĩ WIFI. Na nikio ũrerwo ndũrĩ na connection ya intaneti yaku. Ũyũ no ũkorwo nĩ ũndũ ndũrĩ na bundles iria wagĩrĩirwo ũkorwo ũkĩgũra nĩguo ũhote kũingĩra nenda-inĩ na thimũ yaku kana kompiuta yaku, kana ĩgakorwo WIFI yaku ndũrĩhĩire koguo ndĩraruta wĩra kana he handũ ũtakĩtie wega.

Aya mahana anake arĩa maũmĩte irua, na nĩ anake agĩkuyũ mahana ta mũkĩte gũkũngũĩra mũthenya wao wamũico wa kahinda kaũ ga kũrua na nĩmarehetwo nĩ aciari ao na athuri mũkĩte matara magũkũngũra, nĩmagĩrĩire gũkorwo makĩonia ũrĩa megũtũĩka athuri ega tondũ rĩũ nĩmarĩkĩtie kũrua.

Ambulance ĩtũmĩragwo gũkua arwaru arĩa mena nguraro njũru, kana nguraro iria citangĩeterera gũkinya thibitarĩ-inĩ. Na ĩtũmĩragwo gũkua arwaru aya nĩguo matwarwo makarigitwo kũu thibitari-inĩ. Arwaru nĩmathiaga makĩheo ũteithio wa mbere me Ambiurancinĩ ĩyo. Na ona Ambulance nĩ ĩkoragwo na kĩng'ora, kĩrĩa gĩthiaga gĩkĩgambaga ĩ barabara. Na rĩrĩa kĩagamba, ngari iria ci barabara-inĩ nĩcieheragĩrĩra Ambulance ĩo, nĩguo ĩhote kũgera njĩra ĩtarĩ, ĩtakũgirwo nĩ ngari ĩngĩ, na ĩgakinya thibitarĩ ihenya, nĩguo mũrwaru ucio ahote gũkorwo akĩrigitwo.

Bata wa mũrutwo gũthoma na kombyuta yake nĩatĩ, nĩmũteithagia na intaneti, ĩrĩa no athiĩ kũndũ ta YouTube, akorwo akĩona vindeo iria ingĩkorwo ikĩmũteithia gũthoma kĩrĩa arathomera, kana ona agathiĩ kũndũ ta Google agetha indo iria arenda gũthoma, agakorwo na ũmenyo makĩria, na ona no njuge mũrutwo ũyu, ena kombyuta yake, nĩmũteithagia to nginya atũmĩre ibuku no andĩke ũhoro wake kũu hau kombyutainĩ, koguo tonginya akorwo na mabuku.

Kũigithia igooti nĩ kũrĩ bata wa, atĩ nĩ ĩgũteithagia kuona andũ arĩa matararĩha igooti, na hau makahota kũnyitwo na oho mũndũ nĩ ahotaga kũmenya kana ena igooti atarĩhĩte na nĩ rĩa mbeca cigana na agakorwo akĩhota kũrĩrĩha. Oho kũrĩ andũ arĩa matarĩ na biacara kana matararĩhwo, nĩ wega kũigithia igooti rĩaku rĩa nunge nĩguo ndũkahũrwo baini rĩrĩa ũgakũrwo ũkĩambia kũruta wĩra.

Rĩrĩa mũndũ athiĩte icagi-inĩ nĩ akenaga mũno nĩũndũ nĩ kũrĩ rĩera rĩtheru ũkĩringithania na nagũkũ Nairobi. Nĩ ũthiaga ũgakora nyeki njega, ũgathiĩ ũkahurũka ũtarĩ na maũndũ maingĩ ũreciria. O ho nĩ ũkoraga irio nyingĩ, tondũ ũkoraga cucu na guka nĩ mararĩma, koguo irio ciikuo kwa ũingĩ. Ningĩ rĩera rĩa kũu nĩ ihoreru mũno na gũtirĩ inegene rĩingĩ. Koguo ndingĩona kĩndũ gĩa gũtũma mene gũthiĩ gĩcagi. No no njuge atĩ wĩ gĩcagi netiwaki nĩ ĩkoragwo ĩĩ njũru, koguo ũcio nĩ ũndũ ũmwe mũru ũngĩringithanio na kũu icagi-inĩ.

Rĩrĩa ndona ũũ ndĩciragia ũhoro wa igoti, igoti rĩigithagio mũno mũno nĩ andũ arĩa marĩ na biacara, andũ arĩa mena nyũmba cia gũkomborithia kana ona andũ arĩa mandĩkĩtwo mawĩra. iTax, no ũmĩone kũrĩa intaneti-inĩ, no ũhũthĩre intaneti yaku nĩguo wũigithie igoti rĩaku, to nginya ũhote gũkorwo ũgĩthiĩ wobici-inĩ ciao nĩguo wĩigithie igoti rĩaku. Nĩwega kũigithia igoti rĩaku nĩguo ndũgakorwo na mathirĩ kũrĩ thirikari-inĩ ĩno itũ ya Kenya.

Ingiuga mũndũ ũyũ atangathaga redio-ini mohoro kana agakũrwo akĩrehe ibindi redio-inĩ rĩria etĩte ageni kũu redio-inĩ yake nĩgũo makorwo makĩrekondi ũndũ ũrĩa magũkorwo makĩra andũ tondũ nĩ ndĩrona mena tũmeme tũtatũ hau na ona mena kombyũta ithatũ ,oho no njuge nĩ matangathaga nyimbo nĩ mainĩthagia nyimbo redio-inĩ ĩno yao kogũo nĩ ũndũ nĩ ndĩrona inanda hau.

Ĩno nĩ site ya eCitizen irĩa tũrona mũndũ no ahote kũhingũra akaũnti yake ya eCitizen. Na tũrerwo eCitizen nĩ ĩteithagia Akenya gũkorwo makĩona motungata mothe ma thirikari, kũhĩtũkĩra thimũ ciao kana kompiuta ciao kũrĩa intaneti-inĩ. Motungata marĩa ũngĩkorwo ũkĩgĩa hau eCitizen-inĩ nĩ ta rĩrĩa ũrenda kuoya gĩbandĩ gĩaku gĩagutwarithia ngari, kuoya gĩbandĩ gĩa kwambia wĩra, kana kuoya kĩndũ ta pacipoti, ona nĩ marĩ na motungata ngũrani ma kũigithia igoti.

Ũndũ ũyũ nĩ ũteithagia mũndũ akorwo na ũgima mwega wa mwĩrĩ, tondũ mũndũ nĩ akoragwo akĩruta wĩra na mwĩrĩ wake, koguo mwĩrĩ wake ũgakorwo ũgĩtwara thakame kũndũ gwothe, oho nĩ ũteithagia andũ arĩa mena ũritũ mũingĩ mwĩrĩ-inĩ wao makorwo makĩnyihanyihia ũritũ ũyũ, rĩu hau magakorwo makĩnyihia kũgĩa mĩrimũ ĩrĩa ikonanĩtwo na ũritũ wa mwĩrĩ, mĩrimũ ta mĩrimũ ya cukari kana ona mĩrimũ ya pressure o na mĩrimũ ya ngoro, oho nĩĩteithagia meciria makahorera na mũthenya waku nĩ ũkoragwo wĩ mwega rĩrĩa weka maũndũ maya.

Kwĩandĩkithia na SHA nĩ kũrĩ bata rũrĩrĩ-inĩ rwaka, tondũ rĩrĩa ũgũtuĩka wa kũrũara ũtakwĩrĩgĩrĩra, nĩ ũgũthie thibitarĩ, ũheane namba yaku ya SHA na ũkorwo ũkĩrigitwo na mbia iria ũkoretwo ũkĩigithia na SHA, kwoguo to nginya ũkorwo na mbia hau hau, no ũtũmĩre SHA ĩkũrĩhĩre mbia icio ũgũtũmĩra kũrigitwo. Oho SHA nĩ njega korwo wĩna ciana, no ĩkũrũgamĩrĩra nginya ciana ciaku, korwo nĩ irabatara ũrigitani kwoguo nĩ ĩgũgũteithia rĩrĩa wĩna haraka ya gũkorwo ũkĩrigitwo.

Ici nĩ nenda kana apps irĩa ikoragwo thimũ-inĩ ya mũndũ, iria ũngĩtũmĩra na intaneti yaku, apps ici nĩta, Facebook, whatsapp, twitter, telegram, Tiktok, Instagram, Youtube, na ona Pinterest. Apps ici nĩ itũmagĩrwo nĩ andũ rĩrĩa marenda kũmenya ũrĩa bũrũri ũrathiĩ na mbere kana mohoro marĩa marathiĩ na mbere bũrũri-inĩ, ona nĩ itũmagĩrwo rĩrĩa mũndũ arenda gwĩkenia na rĩrĩa arenda kwona indo iria endete kana o na rĩrĩa arenda kuona bindiũ cia gwĩkenia.

ĩno nĩ bamĩrĩ ĩrĩa ĩhetwo kĩheo gĩa gũthiĩ thikũ ithatũ na motuko merĩ, gũthiĩ gwĩkenia holiday -inĩ na kambuni ya John Bow, ĩrĩa nĩ kambuni ĩkonanĩtio na gũthiĩ marũgendo. aah kĩheo gĩkĩ ni gĩa burĩ, ũũ nĩ kuga atĩ indo irĩa ciothe magũthiĩ gũtũmĩra nĩndĩhĩre, gũtirĩ ona ciringi ĩmwemegũkorwo magĩbatarania kũruta.